Oret neoboushen oliboni bilishek cheoboshen ko oret notet nebo kitilenan bilit ne olishen en rabinik che otoche en kila ak awekte kotuten bakai kobek bilit notet nebo libanetab tuguk che oboishen alan aboishen oret nebo simoit.

Kit ne oyoe siokerto mungaret nyun asioip tuguk kobaa asiakanaptaaa emet oke over ole koboishen o ret agetukul ne iyanat ako nekonon maket asuldaen boishenyun ne oyoe asiakanaptaa pandaptai nebo mungaret ak emet nebo Kenya.

Yon kiibu tuguk chebo temishet en ematuwek ab sang kobwa emenyon bo Kenya ko kimokyinkei tuguk chotet che iboru kele tinye tilyandit ematuwek chebo sang (puse)tiny en emonotet.

Kakwautik chekisubi en nyorunetab besemmnwokik en bankishek ak en simoishek ko kakwautik en chito nenyone konyokobeseni rabishek en benjit alan en simoit ko kakwautyet netai kikochin chito kasarta neamat nebo kowek besendo notet nekobesen en oret ne notet ak en kasarta nekakikochi intended.

Kit ne imuch koyai kwinyik chemi technology ak kaindoinatet en kenyishek chemi tai ko kikochi akichek nafas kondochi biik alak kou emetab Kenya ole indochindoi chito ne nurenik kondochin ak inai kou notet indamun boishet nebo murenik ko imuche kwondo koyai ak inei.

Boishet nebo temishet kotinye ngotutikab kibagenge en biikab emet chebo mungaret chekinyorchinenkei kelchin akomiten kiwotet nebo temishet en kobotik ak chemungarainik nitet koyon iyoldoishei chito komii kiiwotet neyoche iit monoche iyalde tuguk chesomis ioldechi biik.

Lokoiwek ab ematuwek ak emet nenyonet ko kokobor muket ab sobet ab biik chemiten emet nebo Kenya tukul kokerkeit ak lokoiwek alak chebo sobet nitet ko lokoiwek chekororon akobo sobetab kimukulmet agetukul nemuten en Kenya ak en kokwotuwek chok konyor sobet ne Karen.

En siroshek chotet chebo gikomba ak siret ab masaek kotinye terchinet neterter akobo oletestoitoi tai ak mungarenywan kotuenkei boishonik chemiten ak biik cherutechin komoswek chutet siret nebo masaek ko notet bendi biik chechang.

HMI kotinye kelchin nekaran en muswoknotet amun nitet ko oret nekaran ako chome biik chebo emet ab Kenya ak emotuwek cherikyinotin koboishen hmi en muswoknotet nebo inguni asikonyorchikei icheket kelchin.

Mungaret koyoche kechopchi countit notet nemiten biik chechang' chemengishe en yotet ako momiten mungaret agetukul enyotet asiyewe ak iyat ko inyorchinkei biik chenyokwole tuguk che ioldoi chito en kot neiyote nitet inyorchinikei rabishek sk castunaek chechang' chebwone.

En emet ab Kenya komiten mungaroshek che terter che imuch konam chito ak koyai asikonyochikei kelchin kobaraiten akotesen mungarenyin nitet ko imuch konyorchikei chito kelchinoik ab korik chotet chebo mungaroshek en taonishek cheterter asikosuldaen kasit nyin nebo mungaret.

Ole amwochindoi kampunishek ab mosiget tuguk chekowechok ko amwochini en oret notet ne noe kampunit nebo mosiget kole kokiwechi tuguk kampuninotet tuguk kitep kole asikonyor ort ne ititayat akobo mosiget ak tukuk chotet chekokiwechi kampunit.

Yan kateb tuguk tutee en soet ateben kampunit ne oldoi tuguk chotet mara kou kikombok ,bikibikishek ak tuguk chotet chebo kampunit nekatep amaanyoru tuguk chotet ko imuch amwochi alechi amunei siyan kakitep tuguk tutee en siet ko moisuldoen koib ako yan kakitep chechang koibu icheket.

Kaimutyet nemiten yan kakiropta minutik chenuni kou ibyasinik ,roppwonik ,bandek ak tuguk alak chotet chrnunin koibu kewelutik en temik che isuldoen kabatishenywan komine tuk chotet amun ysn kemin ibyasinik chenunin ko imuch komenyorchikei kelchin aketukul yen kemin.

En bik chebo imbaronok ko libani rabinik en arawet kotiyengei tuguk chemine akwaldo icheket kelubani en kila arawet nitet kokachin temik konyorchigei rabinik chegaigai amun kabasak rabinik chimuch kataibu kotuten kobasakse kotai kochanga

En masaek ak en bororyoshek alak koloche kipsomaninik chepkulet yan katar sukul ko yan kalach kepkulet kipsomaninikab mastekeyechi chaik amun ibaru notet kele kisiti kipsomaninik en sukul ak kakonyorchikei intended chepkulet nebo kasit agetukul en emet ab Kenya ak konywanet.

Imukosen kosir kenyishekab chii kosirjei ak benkitab posta amun nitet ko benduen kasarta ngalek chebo chii ak chotet chebo posta nitet ko kararan.

Chemungarainik ab tukaa ko kikokos amun akikokerchikei icheket kelchin kobun baetab kiagik cheboe icheket ako kikonai oret ne nin nekiboishen akobo ribetab kiagik nitet kikosuldechi chemungarainik chebo kiagik konyorchinenkei kelchin kasinywan.

Mokornotet ko kit nemokiyn gei chito ako boishengung ko kigilchigei kasit mokornotet en ko boisheten chito nemokoriot koyai kasit netinye amatko telelsi mokornotet

Biik chechang en kasari kotinye melel notet nemokyinkei karishek amun icheket ko kikonai sobet nekararan ako nakorochin kii aketukul asikai ko omee melel notet nemoche karishek chekiboisen alan chekiyoen matatoishek en barabaroshek keloisen asikonyorchikei kelchin ak ichek.

Oret ne yoche kebun asikenyor chemungaraik che kikoit ak ketes chi nebo ab tukuk ko oret notet me Karan nebo otuyegei ako oret notet me Karan nebo otuyekey ak chemungarainik chotet chekoikoi ak iteben Alan kit nekiyoe asikenyorchigen kelchin en mungaret ak nebo tuguk

Miten kelchin en kurset ab retioisek en ripset amun nitet ko Karen missing en biik chotet cheyoe kasit nebo rebetabkiagik ak temik kokass kaimutik ak miowegik che imuch koityi icheket yon isuldoen boishenywan nebo temishet alan ko ripetab kiagik.

Kelchin notet nebo kewektaa aisurushek chekitet emonii ko yan kakisuldaen chotet chito rabishek che kakimwaun kelchin kitilen en chetoche ko inyorchinikei kelchin en rabinik chekitilin asikoiyiso rabinik chotet kotaa kochangaa ko ibesen rabinik che imokyinikei koyanat.

Logok chetibik en masaek komiten barak somanenywan amun en kasari komogomiten imbaronok kap masaek chekebutyin tibik nitet ko kikoyai bororiet nebo masaek kokimit somanet nebo tibik amun chepto ak newerit ko kergei en masaek koyai kit nemoche

Ole inyumnyumdoi somanet muswoknotet nebo en inguni ko notet muswoknotet nebo inguni kosuldoen mokutik tukul chebo somanet ab lakwet ne werit ak cheptoo kokerjeit tuan ako nyichin kei kipsomannyat agetukul sonanet en oret ne notet en sukulishek amun mwalimuinik che inete kotunye nekararan en kipsomaninik.

Ole kisirtoi kei asinyoru korik chekiliboni en olyet nemiten ngweny ingetee chito ak iliban kebeberta notet nekimokyinkei yan jensm kot ak iliban chotet chekimoche asiliboni chetuten akan en olyet nemiten ngweny ne makerkei ak korik slak nitet ko korik chebo sirkali chekikoitoi kemenye.

Oret nemakat kisib kewal seretab impar kongeten olindet akoi ake ko oret notet nebo koyochin olindet ake bakai akei koolchin imparet icheket ko kakibunoret netakunot ako iyanat kebaa kapkirwokindet kesir ak komiten biikab kokwet asikenai kele koyochin icheket olyetab imparet.

En soet ko miten kewelutik ak oret nebo olyet nekibune sikewol tuguk chemiten alan tuguk chebo soet chutet asaisonin ole kewelutik ko yobu komosto nebo soet nemiten makornatet neo nebo biik cheboishen yan kaal kit chito ko imuch kowektaa rabishek komanai chito nekaiyokyin kole kawekta intended.

Muswoknotet ab kasari chebo mpesa ko toretibiik en oret neookomuktechi chito koyai kali data en simoinyin ak komuktechi koyai global pay nitet ko libanet alan koyoitoet ab rabinik kobaa lainit ake imuch ko nebo safaricom bakai nebo airtel akan iyotee rabinik en Kenya koba emotuwek alak.

Oret newetoen ak kewek rabinik yan kebeolchikei chito kiptongonyit ak komaibaitaitai wiki avenge ko imuch iwetee kwo kampunit alan kotuket ne kobunen ak imwaite amun sikai koyee kiptongonyit nengunget lo kewktaitee kartasit notet nekikikonin kele yan kayak kit agetukl ko imuch iwekte kiptongonyit ngung ak kewegun rabinik.

Oratinwek chotet cheimuche keib sugulishek sikoribok tililindo Nebo bek en kipsomaninik kokinet icheket akoba kororindo ak tililindo nei bek chekibaishen en sukul ak Kinet ole kibaishoitoi bek Chemiten asimasibkobek en tangishek

Oleamuktai koaib taritik ak teset ab aliet ab amitwagik cheyabarn taritik koimuch acheng ole abaen taritik ak amitwagik chebo taritik cheyabae oratinwek chotet cheabaishen alak koagere ale miten en komie taritik cheyabae en konyumet komamiten ki agetugul nengeme

Chang kaimuyik chebune SMEs yaninete lakobendi baishet ab muswaknatet Nebo kasari Nebo kaiyumet ab asirushek kaimuyik chutet ko Kou ticket ab leshenishek chebo serikali chechomchin bik chotet Cheyumi asirushek konyokoib rabishek kit age ko korik chotet chematinye

Yan ganyoru taretindet Nebo kasit koyache arorgei komie asikokuyo akonai kit agetugul akoba anendet asikobit taretet nekonan inendet akobo kasit neyae Kou yamiten konunoik kubun kambunishek cheterter chebo rabishek komache taretindet nemie

Benkishek chebo Kenya ko chobe besenuokik gab rabishiek chenome kei ak bik koityi bik tugul amun boishet nebo bengishiek chebo bengi kogochi basenuokik bik chemiten nyweny ak chemiten bara kosomdo icheget rabinik

Kole imuche ketokosundo ribset ak oret Nebo salet agenge en karishek ab sukul KO kesal tugul kokergeit asimabit kit nemwae sukulishek alak Kole kakilo bik alak kokakinde ngweny alak nitet kokikoteim serikalit Koger Kole kogergeitun karishek chebo sukulishek tugul

Imuch ayal chemakatin en imbarenyun amun mangeme minutik alaktugul chekamin nitet koimuch kokon teset Nebo aliet Nebo tuguk anan keswek chekimine en imbar ak kotes kora aliet Nebo chebo imbar

Kewelutik chebune lagok en sukul yamatinye keyoshek chekororon cheilache chebo sukul kokou kobur lakwet kosas gei akomaikilchin gei somanenyin yamiten en sukul kaimutyet age nenyoru lagok yamiten en sukul KO ibure koteritun en lagok alak

Barnotik chebo inguni chechang chebo emet ab Kenya kochame kobolio en ematunwek cheloen ngamun yanekiten ko ingobolio ikochin icheket kergonget konamgei ak ngatutik chebo emet nemwae Kole Chito agetugul komatinye chanchinet kobol inendet